Andũ aya maroneka ta andũ moete kahinda kao, mathiĩ kũndũ nanja gũcera, na maroneka marĩ aingĩ. Na mwena-inĩ haroneka harĩ na rũĩ ona kana maĩ maingĩ marĩa mangitũmĩra gwĩthambĩra. Ona ningĩ igũrũ wa metha ciao nĩ harĩ na ngirathi, iria ironeka ta ciĩna kĩndũ kĩega gĩa kũnyua gĩa gwĩkenia.

Mũbango ũrĩa ũhũthĩragwo harĩ kũrigĩta maĩ, ũkĩhũthĩra ũrigiti wa kemiko nĩ ũkoya maĩ marĩa marĩ na gĩko, ũkamekĩra handũ ona ningĩ ũgacoka ũkoya kemiko irĩa ihũthĩragwo gũthondeka maĩ, ũgacitĩrĩria maĩ-inĩ macio, ũkamahe kahinda na thutha-inĩ ũgakorwo na maĩ mega na matheru.

Haha ndĩrona andũ makenete mũno, thutha wa ũmwe wao ũrĩa ũngĩkorwo nĩ mwana wao ona kana mũrata, thutha wake kũrĩkia thukuru na ĩronekana nĩ thukuru ya yunibacĩtĩ na agakorwo nĩ ahetwo ndigirii yake narĩu mokĩte hamwe nĩgetha makenanĩre, ona makũngũĩre ũhotani ũyũ.

Rĩrĩa maĩ mongerereka na maita meri, njĩra yakwa ya gũitĩrĩria itũngũrũ no ĩcenjie mũno, tondũ rĩrĩa maĩ mongerereka nohote gũitĩrĩria gĩtũngũru gĩakwa maĩ maingĩ makĩria, ona ngahota gũkĩhe maĩ mathaa maingĩ ngongerera mathaa marĩa ndĩrakĩhayaga mbere, angĩkorwo ndĩrakĩheyaga rũcinĩ na hwainĩ, no nyongerere mathaa, ndĩkĩheyage rũcinĩ, mũthenya ona hwainĩ ũguo nĩ gũgũteithia gĩtũngũrũ gĩakwa gũkũra wega.

Igoti rĩrĩ rĩa Milimani rĩatua atĩ cira ũcio, ndũrĩ na kĩhoto ona ndũrĩ na wĩira wa kũigana kwoguo, arĩa mararehete ciira twauga cira ũcio nĩ wathira na tũtirenda kũwona rĩngĩ. Itua rĩa igoti rĩrĩ rĩatigĩrĩra atĩ mũgũnda ũcio mwene nĩ John Kamau, nake arĩa mararũaga mathwo nĩ igoti rĩrĩ matige mbaara na gũtikoneke ũndũ to ũcio rĩngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩũkaine mũno na makĩria kũrĩ ciana nini, tondũ gũkũ nĩkuo cihotaga gũka gwĩkenia ona cigacemania na ciana irĩa ingĩ, magakenanĩra hamwe ona magathaka mĩthako mĩingĩ na mĩega ĩrĩa kaingĩ matakoragwo nayo mĩciĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mwega na wĩ wa bata harĩ gũkũra gwa ciana, tondũ nĩ gũciteithagia kũmĩrĩria mahĩndĩ mao, ona kũmenya kwaria na arĩa angĩ, ona kwĩyaria, ona gũthaka.

Bata wa ũndũ ũyũ, nĩ getha mũndũ kĩũmbe ahote kwĩyandĩkithia na bengi ĩrĩa we mwenye arenda, na ahote kũigithia mbeca ciake, ona rĩrĩa arabatara gũtũmĩrwo mbeca nĩ andũ angĩ no ahote gũtũmĩrwo akaunti-inĩ ya bengi ĩyo. Ona ningĩ kũrĩ bengi ĩyo, nĩ kũhota kũgĩa na customer erũ, ona arĩa mekũhota gũtwarithia bengi na mbere, ona arĩa mangĩhota kũmahe ngombo, na thutha marĩha ngombo icio, bengi ĩgakorwo na mbeca nyingĩ.

Gũitĩrĩria maĩ na njĩra ya mĩberethi nĩ kũrĩ na moguni maingĩ gũkĩra gũitĩrĩria maĩ na macini ya kũhũra maĩ igũrũ. Tondũ, rĩrĩa watũmĩra mĩberethi ya kwara thĩ, ndũtindaga o mũthenya ũgĩthiĩ kũhingũrĩra maĩ atĩ nĩ getha maitĩrĩrie irio irĩa ũhandĩte mũgũnda-inĩ ta rĩrĩa ũrahũthĩra maĩ ma igũrũ, mĩberethi ya kwarwo thĩ kaingĩ nĩ ĩtigagĩrĩra o mũmera o mũmera nĩ wagĩa na maĩ ona nĩtheithagia kũhũthĩra maĩ marĩa maraigana matarĩ maingĩ gũkĩra gĩkĩro gũkĩra maĩ ma igũrũ marĩa kaingĩ makoragwo nĩ kũra marora.

Rĩrĩa ndĩrahũra maĩ mũgũnda-inĩ wakwa, ndigagĩrĩra nĩ ndathiĩ o gĩcunjĩ o gĩcunjĩ kĩa mũgũnda, ngaitĩrĩrĩa maĩ, rĩmwe ndũmiraga macini ya gũitĩrĩa maĩ ĩrĩa ĩhũraga igũrũ, ona kana kũmwe ngakorwo nĩ kwara njarĩte mĩberethi thĩ, ĩrĩa ya gũtigĩrĩra nĩ ta gũitĩrĩria maĩ na matata, ona ningĩ rĩmwe no hũthĩre ndoo, rĩrĩa ndĩrathiĩ o irima o irima ona kana harĩ o mũmera o mũmera, ngatigĩrĩra nĩ ndaitĩrĩria maĩ ma kũigana.

Nyendete njĩra ya kwara mĩberethi thĩ tondũ rĩrĩa ndatigĩrĩra nĩndara mĩberethi thĩ, ngoragwo ndĩkanĩtie na wĩra wa gũitĩrĩria maaĩ gũgakorwo rĩrĩa ndĩrenda gũitĩriria maaĩ no mũberethi ngũthiĩ kũhingũrĩra haria njĩkĩrĩte baibũ to nginya ndinde ngĩkinya mũgũndainĩ ndahingũrĩra baibũ ĩyo maaĩ nĩmakũhota gũkinya mũgũnda-inĩ wakwa. Njĩra ĩrĩa ĩngĩ nyendete nĩta rĩngĩ njĩra ya kũhũthĩra ndoo gũitĩrĩria maaĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩũkũhe kanya gagũthiĩ harĩ o mũmera o mũmera ngĩtigagĩrĩra atĩ nĩndaitĩrĩria maaĩ o irima rĩrĩa rĩhandĩtwo mũmera itekũrũga o na rĩmwe.

Haha haronekana hena mũhiki, ũrĩa wĩkĩrĩte neti thaka mũno, na ningĩ, aronekana gũkorwo aumĩte ngari-inĩ, no akorwo nĩrĩo arauma mũciĩ nĩ getha athiĩ eke ũhiki, kana akorwo nĩrĩo aroka gwĩka ũhiki ona kana akorwo nĩ arĩkia ũhiki nĩ kũinũka arainũka. Thutha-inĩ wake kana mwena-inĩ nĩ haroneka hena mũrũgamĩrĩri wake, ũrĩa ũramũteithia kwara neti ona kũmĩthondeka wega nĩgetha ahote gũthiĩ wega ĩtekũmũgia. Ona nĩ haronekana ngari thaka mũno njirũ, ĩrĩa ĩgũkuĩte mũhiki ũcio.